En temik Che isuldoen boisiet nebo koger kole mine minutik Che Imuch konyorunen rabisiek olon kakoalda anan ko che yoe temisiet asi konyorunen amitwogik konyolu koger kole tindoi Kityo kitabusiek Che sirchin ngalekab rabisiek noton kotoreti asi korib Ole kiboisioten rabisiek nyolu komiten kitabut ne kesirchin rabisiek chon ialen tuguk Che boisien en mbarengung ak kora komiten kitabut ne isirchini tuguk chon kerialde en mbarengung ko toretin noton inai angot iyoe komie en boisiengung nebo temisiet Anan iwendi irerekyoti bo kamanut kora amun toretin inai rabisiek Che chutu ak Che mondoi kitabusiek Alak chebo rabinik ko chon bo kiboitinik nyolu itindoi kitabut ab rabinik ne liponen kiboitinikuk

Kabotik ole oo chebo kiyakik ak cheisuldoen kabatishet nebo minutik cheterter kobunei icheget kaimutik chechang' ako alak en chotok ko chebo nyosutik chon bitu chon kamakebwotchin imuuch ko nyasutik chebo maranet anan ko kemeut anan ko chebo miyonwokik nyolu keker kele kakisir nyasutik choton olon kabit asikenoe kele en kasarta oinon komiten kamuket nebo kobit nyosutyet neu noton kora kot kou chebo miyonwokik komiten kasarta anom en kenyit nekingen kele angoit kasarta nekile komiten miyonwokik ko olon kasir temik nyasutik choton kotoreti ichek kobos nyasutik chebourionjin en aba kora ko kiit neu chebo minutik nyolu keker kele kakisir anyasutik en ole bitundoi asikenai kele kiminei en kasarta ainon nemabitu ng'emishet

Kobotik chemengechen cheyoei icheget boishonik chebo temishet konyoru uinwek ak cherutik olon isuldoen boishenywai ak noton komokchingei toretet asikobit kobarait temishet neisuldoen icheget andakitoreti kabotik chuton mengech ko imuuch kobarait icheget temishenywai miten korik cheikoiton rabinik koityi temik choton chemiten ng'weny anan chemengechen ko asikobit ketoret bichu konyolu kenai kele tabushek achon chebunei icheget miten ortinwek cheboishen korikab rabinik konai tabushek chebo temik chemengechen amun anan kobendote en kokwotinwek kotebe temik tabushek chebaoryanjin en komostanywai ak kora sait age ko anan komitei tebutik cheketebei en oret nebo soet konyorunen yoton

Asikobit komaimak boisiet nebo kobotisiet en temiik oleo en emeet nebo Kenya, konyolu kotoi panganutik chelelach chegere kole toreti temik kosuldaen boisionikwak chebo kobotisiet, ako en panganutik chelelach chekose temik toger en lipanet ab temisiet ak olekiterto nyasutik ko konaam kocheng' icheget ak konai kiit neimuch koibu nyasutik, ang'ot ko chombo ropta kosib kopang'anak temik konai kole nyolu kotebto ano en kasarta yomiten maranet, kotoreti noton konai kole ororutik achon cheindo akikobit koter nyasutik chetot kebooryonchi en kosorwek chebo maranet anan ko che bo kemeut, kiit age ko olekilibondo temik, nyolu kotogong'ololjin akobo olekinyorundo rabisiek.

Kobotik ole en emet nebo Kenya kote miten uinuek anan pichinuek chebun icheket en boishenywannii nebo kobotishet icheket kobune missing uinuek chebo rabishek chemotoreten keyoen boishonik chebo kobotishet boishen ichek rabishek chechang olon mimse ak ripet tukul nebo minutik kotatun kebut, ko angoit kasarta nebo kesishet tii ko anan komii ngweny rurutik en imbarenik kwak ko imuch konyorunen rabishek chetutukin anan chemiten ngweny chemoimuch kotoret koweki chekikoboishen en imbar. Pichinuek alak ko chebo chelewanet nebo rabishek chebo rurutik kwak anan keib rurutik olik kii akochelewanen kilipan ichek, pichinuek alak ko chebo keoljinen oliet nemiten ngweny rurutik kwak.

Kobatik ole oo eng' emet nebo Kenya ak komoswek alak tugul chebo ng'weny kobunei icheget kaimutik cheterter mising' ko chebo rabishek boishen kabotik rabinik chemiten barak kot mising' kosuldoen kabotishet mokchingei rabishek chekitemen mbar olon kotou akomochei kora chenyikeyoen boishet neu nebo kemin ak keal tukuk chon tugul chon kimokchingei cheu keswek chekimine ak katoldoleiwek ak kora kesir kiboitinik ko angoit kasarta nebo kekes minutik chekikakimin ko anan kekes chetutin che komakomong'u temindet ko yoe kokewelit boishet nebo kabatishet ako kora anan kokaeken biik chekaolchi temindet rabishek akoi kobaketeben kaimutyet age ko nebo oliet nemiten ng'weny nekioljinen kabotik rurutik kwak

Eng' emet nebo Kenya ko kiketoi kampunishek ak mornok cheikoitoi rabishek chebo besendo koityi kabotik chon ilong'ukei kipakengeishek chuton bo microfinance ko chetoretin temik kokochin rapishek chebo besendo chemiten ng'weny yakataenywai makiyochei temik rabishek chemiten barak angekerjin ak cheyoche kipakengeishek alak chebo besendo nebo rapishek kikoyai boishet nekararan microfinance eng' tononat ak kororonindoab insurance amun toretigei kolipanjin biik rabishek chon riben tukuk cho uu korik anan ko karishek ak tukuk alak chebo kamanut insurance koboishen biik koriben tukukwak che imuuch kou kora sobet ko kikotoret biik chemengechen anan temik chemengech kokochi rabishek cheoen boishonik cheterter

Kibakengeishek anan mornok chebo microfinance koyoe boishet nekararan mising ko en biik chebo emet chon mengech imuch ko chemungarainik che mengech anan ko kobotik chemengech kotoreti icheket kokochin rapishek chebo besendo chemiten ng'weny yaktaet ny'wan kiliponi rapishek chotok kewektoi kotuten kotatun kobek ko kararan noton en temik ak biik ap mung'aroshek chemengechen amun itchin kamuket nywan yoton boishet ake nebo microfinance ko kokochin bichuto konetishet nebo olekiboishoitoen rapinik anan oratunwek achon chenyolu konde icheket ropishek chotok kipesenchi asikobit kowek akonyorune kelchin nemiten barak ko chotok ko boishonik chebo microfinance kere kole kalong temik ak biik ap mung'aroshek chemengech.

Nyosutik komiten koterter miten nyosutik chebo temishet akomiten nyosutik alak chon imuuch ko chebo oret anan ko cheu chebo miyonwokik ko nyasutik chebo mbar komiten ole imuuch kenyorundo walutiet mising' ko en ng'alekab kabatishet kouitu nyasutik cheu maranet anan tiong'ik cheng'eme minutik kenyoru wolutik chebo nyosutichuto bo temishet ak kenai kele nyoru ketarta ano ko nyosutik alak cheu chon bo oret anan ko nyosutikab maat ko imuuch koib asenet en oo ako mising' ketoreti keker kele kakisir sobonwekab biik en nyosutik alak ko chebo imbar kecheng'e wolutik keker kele kitorto ano kou tiong'ik cheng'eme minutik kecheng'e kerichek chekibiten cheu chebo maranet kekonyei kasarta nemami maranet keminso

Eng' emet nebo Kenya komiten kipagengeisiek chekikomongei, miten chebo kanisosiek ii, ak komiten chebo chi chekikotoi chekere kole koikochi toretet kipsomaninik missing' ko chon moimuchegei anan ko chemotindoi sikik. Anan ko alak tugul chemokyingei toretet ago motindoi kamuket nebo rabisiek . Miten kipagengeit nekiketoi nekingen kekuren Kengen Foundation, konoton kotoreti kipsomaninik cheyobu gorik cheimoimuchegei koliponjin rabisiek chebo sukul. Kengen Foundation kingen kokikosomesan logok chechang' kot missing' akobo komonut en kipsomaninik niton. Miten fomit nekikochin konyit noton neororu kit neu logochu. Magat konyit fomini asikenai olekitoretitoi agenge agenge en ichek. Ngot komakinyit komokinoe kele ng'o.

Biik ii chechang' en emet nebo Kenya kotindoi icheket karisiek missing' ko biik chontindo boisionik. Imuch ko chebo sirkali anan ko boisionikwak ak konyoru rabisiek en kila arawa ko noton nekikomuktechi koal karisiek. Boisien pichoton komoswek chebo karisiekwak kokonoren tugukab komonut amun tinye kayanet kole ingokonoren tugukab komonut karit komaimuch kobetio ago ripokse en yoton kong'eten kasarta nekonde agoi konyon kocher. Tuguk cheimuch kekonoren karit ii ko tuguk cheu rabisiek, simoisiek ak tuguk alak chebo komonut. Miten komoswekab karit chenootin, ilendo biik obokora koelekikuren dashboard ak biik oleo kotindo leindo en karit batai ilekikuren butit indo missing' mosikosiekwak yoton.

temiik eleoo en emet nebo kenya cheisuldoen boishonik chebo kobotisyeet, kogigonyorunen ichek iih kelchiin neoo temishet nywaan, ago kigosiir icheget amuun temishet ko oreet agenge nebo mungareet kogergeit iih ak mungaroshek alak, temishet kora kogigochi biik boishonik iih che kimagotindoo ak komiten oratinweek ab libaneet ab temishet chenyoru temiik kosubkee ak kasorweek cheterter chegaalda icheget tuguk kwaak, miten kasarweek che olomoche kwalda minutik komiten rabishek chegikochin chegegureen maruburubu, ko keliboni kotomo konyoon keib iih tuguuk chekaal oliik, libaneet age nebo temiik iih ko nenaat kegureen bonus, keboishen abakora keliboni temiik chemine chaik en komosweek chebo emoni eleoo.

En kabotik chechang' chebo emoni bo Kenya ko kiketoi icheget kipagengeishek chebo temishet che choton kokiruruikei temik cheisuldoen kabatishet nebo tukuk chekergei anan ko cheterjin cheibu komoswek chekarupkei akotoi kibagengeit nekerei kole yochini icheget boishet ako toreti olon kamokchingei toretet age tugul boishonik cheisuldoen kipagenge nebo temishet nekinyorunen rabinik ko imuuch konam temishet nebo tukuk chemokchingei biik angot ko chebo bandek anan ko piasinik ak minutik alak che mochei biik en komoswek chemiten kotoreti konyorunen rabishek boishet age ko nebo kobesendechi temik rabishek asikowek temik rabishe choton komiten kii barak olon kakiweku kora kotoreti kochenjin kabotik ndonyoishek chebo rurutik kwak

En emet ap Kenya konaat mising kosuldaen biik oleo temishet nebo minutik che ter ter miten kayanet nitindoi temik nengon kole temishet ko oret akenge nebo mung'aret akomuch kosoben yoton ak kosir kora temishet ichek asikosuldaen temik boishenywan nebo kobotishet komokchingei ropishek chetoretegei kolongunen akot temishet komokchingei ropishek che anan komabitunotin akoi kobuat oret neimuchi konyorunen ko kikotoi kibakengeit alak rapishek chebo besendo che noyotin ko kampunishek chebesendoi rapishek koitchi temik ko imuch konyorune rapishek ap temishet kompunishek chebo benkishek chemi en emoni anan ko kibakengeishek chon ikoitoi ropisiek koitchi temik chemengech che kikuren microfinance.

En komoswek che isuldaen biik kobotishet konyoruicheget kewelutik chebo kobitu nyasutik en komoswek kwak. Nysutik che baoryonchin bichu ko cheu chebo: Kemeut, mianwogik, ak imuch kora konyo maranet. Ko mokinge kigere kole kitindoi rabishek che ondonyone nyasutik chuton komiten rabinik che kigetaban che imuch kotoretech kekirindaen nyasutik chebo mbar. Konyolu en atkan tugul kenai kele kitortoi ano kaimutik choto, ak olon kagitaban rabishek kounji nyasutik, komonyolu keyaen boisionik alak cheu chebo kealen minutik anan kekonor nyolu keger kele miten yoton ole kigakikonoren asindo bitu nyasut keboishen ketoreten kekirinda nyasutik choto.

Kabatik oleo en emet nebo Kenya Anan ko bikap mungarosiek ko mokyingei icheget konetutik agobo Ole kiboisioten rabisiek nyolu kinet chi Che nyolu koyai asi ko moboisien inendet rabisiek en oret neyaa nyolu kigochi chito kotikonutik agobo rabinik oleu olekichopto rabisiek anan Ole kinyorundoi Ole nyolu keboisien ak tuguk Che nyolu keyai asi kogonech rabisiek choton ko alak en kotikonutik Che makyingei chi asikobit koyai komie en boisienyin Chi age tugul komakyinge kotigonet agobo Ole kiboisiotoen rabisiek ako nyolu keger kele kakicheng ngomnatonoton anan kotigonet kobun bik Che iguitos mising agobo Ole kiboisioten rabisiek nyolu kecheng ngamotik chebo rabisiek asi konetech

Kobotiken emet ab Kenya ak biik chebo mung'arosiek komokinge icheget kotikonet agobo ole nyolu koboisiotoen rabishek kwak. Mokinge biik kotikonutik agobo rabinik amun biik ole oo komotindo naet agobo ole kichengdoi rabishek. Ago olon kogesich komongen kora kole kiito nee? Imuch koboisien rabisiek en oret nebo wechowechet, konyolu keger kele kagicheng ng'amotik che iguitos mising agobo rabinik ak kinyorunen icheget kotikonutik konetech ole kiboisioitoen rabishek en oret ne kararan. Imuch konet biikab mung'arosiek agobo ortinwek che nyolu kosib asikobit koyai komie en mung'arosiekwak. Ko en temik ko imuch kora kogochi ng'omnatet nebo minutik che imuch komin asikonyorunen rabinik che chang.

Ropisiek komiten konyil oeng miten ropisiek che kartasishek akomiten ropishek che koiwek ropishek che kartasishek keboishen mising olon kakiale tukuk chemiten barak olienywan ako rapishek che kartasishek kora ko kororon angekerchin ak che koiwek rapishek che kartasishek ko wisis keibot akot andeiboti ropisiek chebo oliet neo koimuch iibote komakoimut ko rapishek che koiwek ko tindoi koimutiet akenge olon itindoi robishek cho tuten ikose kora ko nyikisen kotiengei kele kikichoben ne rapishek chotok kiit neyoe ropisiek che koiwek konyikesitun kotienkei kele kikichoben ne rapishek che koiwek che nyikisen ko chekikichopen koiwek ap komonut chepo copper ko choton cheyoei konyikisitun ngekerchin ak chekikichoben koiwek alak chebo komonut.

Kobotik ele oo che isuldaen kobotishenywan en komoswek che terter en emoni bo Kenya kobune icheget uiynwek chebo konyor rabishek che toreten kotien temisienywan. Kewelutik chebune temik en nyorunet nebo rabisiek ko anan ko komoche kobesen rabishek kobun kooswek ana kipagengeishek cheigoitoi rabishek chebo besendo. Ko bichoton che besendo rabishek kotebe tuguk che imuch komaityin kobotindet anan koteben angot komuche rabishek chemiten barak kot mising che maimukokse en temindet ko noton neyoe kouuiyt komanyor rabishek chebo besendo ak kora anan komo iyonech biik che besendo rabisiek amun ibwote kole tot komakiwekte rabishek choto. Ak kiit age ko kamugenyon nemakimuche kiwekten rabishek ne yoe koterech komakinoru rabishek choto.

Boisiet nebo bek en mbarenikyok kobo kamanut ak konyolu keger kele kakirib bek olon kiboisien en mbarenikyok bo komonut kenai kele bek koyoe boisiet neo en sobonwekyok ki mokyinigei bek Che kiboisien en mbarenik kibisen minutik ak kemokyinge kora Che boisien kiagik en gaa bo komonut keger kele kakirib bek olon kibisen minutik en mbar nyolu kinagen minutik bek Che yomegei asikobit komoib wechowechet amun moche koui kenyor bek ko en bik Che miten en komoswek Che Yamat Ole mato nyoru Ropta keboisien bek Che tuten kot mising ak kiagik kegete koba ainosiek ak ketii bek Che Imuch keboisien en boisionik Che bo gaa

Bokomonut en bik alak tugul konyor konetishet akobo ngotutik akobo elekiboishoitoen imbar, nyolu ko boishonikiok kochekere koke kokirin kit neu itondab emet ako magengem, kigegon ororutik chebo kelenji bik komin ketik en imbarenikwak ii asikotoret koib ropta akonget koraa kenyorunen tuguk choton chekororon, bokomonut ketik en sobenyon amun kure ropta, ako koraa nyolu olon kitesendaa boishonikipk ii en imbarenik komonyolu keyai boishonik cheu ribet nebo kiakik chechang ii, amun yoe kongeringitun tuguk cheu suswek ii ok omitwogik chekiboen ak koraa koyoe imbaranik kouekitun nyolu en bik cheisuldoen tiletab ketik ii komin ketit olon kaketil kotoreti koker kole kokibos yametab emet.

Temik en emet nebo Kenya konyolu keger kele kokigochi konetishet ne kararan agobo ole nyolu kosuldaen icheget kobotishenywan en oret nekararan. Nyolu keger kele kaginet kobotik agobo ortinwek che kororon che imuch koyai ichek asikotes rurutik kwak en imbarenik. Konetutik chemiten komosta ne oyobu agobo temisiet kotam kinete temik agobo keswek che nyolu komin asikoyai komie kobotishenywan ak katoltoleiyek che nyolu kora koboisien. Kinete kora temik agobo ortinwek chebo kasari che kiboisien en minet ab minutikk ak temet ab mbarenik. Konetishet age ko nebo kerichek che nyolu keboisien en mbarenikyok asikokonech rurutik che kororon ak kora kinete ole kiboisioitoen rabishek che kanyor.

En kabotik chechang' chebo emoni bo Kenya kotindoi kaimutyet nebo keribesik en kabotik cheribe kiyakik keribesik ko tiong'ik che yaach kot mising' en ribet nebo kiyakik amun ingonam tuga kobeng'e koistogei akoi kebit keboishen kerichek chebore kerbeshichoton bo kamanut kanetutikab keter kerbesik en kabotishet nebo kerib tuga inete temik akobo kaimutik cheibu keribesik amun imuch konamda tuga miyonwokik ak yon kakonamda kwendi ng'weny rurutikab tanyata ngot ko tam kekei chego chemi barak konome kobososkei akonam kora komyan teta akoyoei koimak chametab gei nebo bortonyin ko chotok ko alak eng' kaimutik cheibu miyondo nebo keribesik nyolu keker kele kainet temik korib akoter keribesik en oret

Kobotik ole oo che yoe boisiet nebo kobotisiet ab baetab kiyagik ko nyoru icheget koimutik chebo kerbesik konome tukwak en aba kora. Ko kigetoi konetutik che kinete temik agobo ortinwek che imuche koriben tukwak asikobit kekirinda kerbesik. Bo komonut konetisoshechuton amun kerbesik angonam tuga koyoe tuga komianso ak kobosok ole tam kogonundo chego. Konyole keger kole olon kanam kerbesik tuga kechengoi kerichek che kibiten asikobit kibar kerbesik choto ak ke kirinda mianwek che tot koib tiong'ik chuton keguren kerbesik. Bo komonut kora kebite tuga amun toreti en chamet ab kee nebo teta, ak kora konyolu ke kere kele kagisuldaen boisiet nebo kinagtaen tuga simanam kerbesik.

biik cheisuldoen kobotishet nebo anan temisheet nebo kiagiik ko miten omitwogik chenyolu kyolchiin iih kiagiik kyook en kosorweek tugul, miten ngweny olyeet nebo omitwogik ab kiagiik amuun kingen kele mokyingee temiik iih omitwogik choton, kokigetoret kereguneen olyeet asikegeer kele koityi kobotik tugul konyorchigee agot icheget chomiten ngweny kamugenywaan, koimuch konyorchigee omitwogik choton bo kiagiik amuun kigeregunen olyeet serkali amuun tindoo kayaneet serkaliit ab emet kongen kole boisheet nebo baeet ab kiagiik kotoreti biik ab emoni oleeo, konoton amunee sikigiregunen olyeet, ak boishonik chebo kipagenge koraa ko kigotoret kongolosechi kobotiik kegeer kele kogitoreet en omitwogik chebo kiagiik kwaak.

En kosoruek chekikopata en emet nebo Kenya kokitam komiten koimutiet nekeoldechin temik kotondoleiwek cheyachen chekimokotoreti icheket ii en imbarenikwak, kobaten en inguni kokiyai or aketugul sirkalitab emet koker koke kokirib anan mokiib kotondoleiwek cheachen konyokeoldechi temik, miten kosibet neribe temik komosich kotondoleiwek cheyachen ak kikinet temik kelenji ondoyon konyor kotoltoleiywek cheyachen kobir report koityi apisaek chetinyegee ak ngalekab temishet en kokwotinwek chemiten, konoton nekikotoret kobos komokioldechin kobotik kotondoleiwek cheyachen ako miten kipagengeishek cheribe koraa imanda nebo temik ak kosib koswee kole unee kotondoleiwek kotom kioldechi temik.

En betushek chekimi en nguni kokikondo mising' boishonik chebo muswong'natet nebo kasari kosupgei ak noton kokikowal tukuk chechang' kou olekitam kenyorundoi rapishek en tai ko ter ak ole kinyorundoi en inguni eng' benkishek ole oo eng' emet nebo Kenya kokikeboishen mashinit nekikuren ATM kinemunen rapishek asikonem chito rapishek eng' benkit konyolu kotindoi kadit noto nebo nekitorjin ATM in noton asikokonin rapishek ak kararan mashinit niton bo ATM amun iyochinigei boishonik tugul kastomayat ako mamakat komi chi netononun kararan kora mashinit nebo ATM amun miten en benkishek ole oo en emet nebo Kenya ako ripotin rapishek nekonoren mashinit nito

Kasarwek chekimi en nguni kokikondo mising' boishetab muswong'natet nebo kasari ak kikowalak ole keyoitoi boishonik en nguni ngekerchin ak ole kitam kou en tai en nguni olon mochei chito konem rabishek eng' benkishek komiten mashinit nekekuren ATM nekeboishen kocherchi biik robishek asiinemu rabishek en ATM komiten kadit nemakat itindioi nekitorjin mashini noton akibwat nambaishek chekiboishen chebo ripsetab rabishekuk ichile akichil ile imoche icheru rabishek chetya kararan boishet nebo mashinitab ATM amun mamakat komiten chito netonunun asiyai boishonoto iyoe chito ko inyeken ako kora maui ole keyoitoi boishet nebo mashinitab ATM kiit age nekararan koribotin rabishek chemiten ATM

Biik oleo yon yoe icheket liponisiet yon kakwal tuguk, kotindoi ortinwek chekere kole korib icheket rabisiekwak komopetio. Ak en obokora olon kopendi biik koolisie kosire kole nee ka nee chebokwole asikomait tuket ak ibakwal tuguk chekamopongojigei. Kotoreti noton koker kole korib inendet rabisiekyik ago kora olon kait ak komiten barak oliet nebo kit nekomoche, kong'olole inendet ak chito nekooldechin kebosyi beit. Kochoton ko agenge en ortinwek chekikere kele toretech kerib rabisiekyok en kasarta non kobo kiolisiei. Ago sikechokyin boisionikyok ak koyaak en nyumnyumindo ko karan ingetindoi rabisiek en eut asikelipan komokoimut kosir chomiten en simoit.

Minetab ketik kobo kamanut kot mising' amun ketit ko sobet ako yoei boishonik chekororon ketit ak kobo kamanut kot mising' miten ortinwek chetoreten minsetab ketik kotes bitunetab tukuk cheterter chesoptos angemin ketik akoek kotakoi osnoshek ko muuch kobwa toritik ako nyokomeny ketichoto kokonam kotesak eng' kila ak kila kiit age angemin ketik koibu itondo nekararan nebo emet ak komuuch koib ropta akotoret kora kenyorun beek ketik kora ko kikotoret eng' bitunetab tukuk cheterter chesoptos amun olon kakoechekitun kora ketik ko imuuch koek ole menyei tiong'ikab timin chechang' koyoei ko yoton koek meng'otenywai ko noton nekekerei kele minetab ketik kotoreti eng' bitunetab tukuk cheterter

Omdoik che icheget ko ing' kosorwek chechang' kora ko kandoik chebo kaniset kosuldaen boishonik choton chebo koker kole kasochi lakok akosochi biik eng' kokwet bo kamanut en omdoik koker kole kasochi lakok asi angoechekitu lakok koyoei tukuk chotok chenyolu akoistoengei tukuk chebendi taban ak ng'otutik kisochin lakok kora asikoechekitun akoek lakok chetindoi tekisto mising' ko en sikikwak amune sikesochin lakok kora ko sikokochi kamuktoidet chametab kei nebo borto asikoechekitun icheget akosuldaen boishonik en karwotitoenywai bo kamanut kora kosochi omdoik kokwet amun miten tukuk cheyachen cheteseitai en kokwotinwek cho chemokchingei saet ko angesaa akosik biik kotoreti kobos tukuk chon yachen chetam kosuldoen biik en kasarta netomo kesochi

En konekit ii kokikochi serikalitab Kenya kobun mornet ne telelchin ii somanet, ko kikochi sukulit nebo barak nebo Nairobi silingisiek millionisiek somok, kikikochin rabiisiechu sukulini asikotoret kosuldaen boisionikchik ii che teter che akengen en choton ii ko kelipanen kanetik ii choton chebo sukulisiekab barak che kiran kotelel lipanenywan en kasarian ne kiran kokoit, boisiet ake ko nekibo keker kele kakiteken komoswek ii chebo somanet amun ii, tesetai kowendi barak nambaritab kipsomaninik ii che chute sukulinoton, ko kikikochin rabiisiechu asi keteken komoswek chebo somanet, ake kora kikikochin rabiisiechoton asikobit koalchikei tukuk chon toreti en kasuldaetab boisionik ii chebo kila betut ii en sukulinoton.

Olon miten kosyinet ak ityinetapkei en kwenutab biik ii, koimuch kolong' boisionik ii chebo somanet amun miten ng'alalet nekararan en kwenutab biik cheyoe ng'alalet. Kararan olon miten yonomekei biik ak koityindos amun ng'ololdos icheket agobo ortinwek chenyolu keboisien rabisiek chemoibu wechowechet. Kararan ingeker kele kokirib rabisiek chebo somanet kot missing' asikobit koboisien kipsomaninik kosomanen. Nyolu en sukulisiek koker kole kakisir chito nekiyoni non nomu rabisiek chebo sukul, kotoreti noton korib rabisiek komobetio ak korib ityinetapkei nebo konetik cheechen ak kwenutap kipoitinik alak chebo sukul. Toreti ingesir chito nekara nekioni komobetio rabisiek.

Eng emetab Kenya, konaat komiten benkit ne kiketoi ne kekuren Equity, ak kokochin membaekchik ii rabiisiek che toreten kolangunen mungarosiekwak anan ko kabatisiet ak kiy ake tugul ii ne tesen tai chii, amun ii kiketoi lainit ne kikochinen besenwogik chebo rabiisiek ne kikuren Equitel, ikochin rabiisiek ii chebo toretet ii che imuch koyaen icheket mungarosiekwak, imuch en rabiisiek chebo toretet ii kobun equitel ii, koyaen chii kiy ne kere kole toreti, ako amune sikai ketoi noton ii, ko kikimoche asikoityi kastomaek ii che chang che tindoi konorwenywan ii en benkitab equity, imuch koboisien pichoton kobaraiten mungarenywan ii rabiisiek chebo toretet ii cheyobu equitel, ako olon kaboisien konyolu kowekta kotutikin koboisien ii laininoton kora.

Asigeger kele kaisuldaen logok tugul somanenywan en oret ne kararan ko nyolu konyor toretet kobun konetik ak sigik ako sigeyay kouu noton ii ko en kosorwek chechang kogure sukulishek tuyet en kwenutab logok ak sigik asi kopit kengalalen ortinwek che imuch ketoreten logok asi keger kele kayay icheget komie en somanenywan, en tuyoshek kengololen okobo tuguk che mokyingee logok ak komwaa koraa koimutik che bunee icheget ii asikopit kenai ole kitoretito en somanenywan. En logok che bune uinwek chebo rabishek ii ko imuch kecher sigik kogilchigee kocheng rabishek asi kogilee logok ko motindo koimutyet ii agetugul. Ako koraa nyolu keger kele kokylji kitabushek logok choton che boishen kosomoni kotoreti noton

Biik chebo emoni bo Kenya, kotindoi kasarta netuitos icheket ak koyai ikorwek missing' ko olon miten icheket komung'et negoi. Ne missing' kobwone biik en arawetab taman ak oeng' en kila kenyit. Komiten ikorwek chechang' chekeboiboenjin chemutu biik cheng'eten komoswek cheterter. Ikorwek ii chenomegei ak koburet ii koibu kipagenge amun ii bwone biik cheng'eten komoswek ii cheloen kerkei angot choronok ala tilyonutikyok ii kobwone ak konyo keng'alal ak olon kakeng'alal keboiboetu ak kenoye. Noton ko kikoyai konoyo biik chekimatam kongenkei. Kororon ikorwek kora amun en yoton iletoretech kenai ilekitestoitaii en sobet ak ingotko miten chi nemokyingei toretet ii kenoe kora en yoton. Ikorwek ii komutu biik cheterter cheimuch komongenkei ak konyon konoyo en yoton.

sugulishek chebo baraak chemiten en emoni, komiten chebo emet ak komiten chebo chito, ko noton neomuoni kele tebenin nee koii kipsomaniat nemoichut sugulishek choton, terter mogutik iih chetebe sugulishek chebo baraak en komosweek cheterter chebo emoni, mogutik chegitebe kouu barweet noton nevbo somaneet negigitoreen kilasit nebo taman ak oeng, neiboru kole itindoii chomchineet ago kiisir inyoru makisyeek cheiyonuun ichut sugulishek choton bo baraak, ak kiit age konyolu iboru ile imengindet nebo emet ab kenya, ago angot komemengindet konyolu itindoi kiit neiboru kele iih mengindet nebo emeet age, ak koraa komagaat isiir ile imoche isomonchi nee kochoton ko alak en tuguk chegitebeen biik.

En komoswek chebo sugulishek chemiten en emet nebo Kenya komiten oratinwek chenyolu keyai asikeker kele kakimukte ak kenyor kerib kipagenge en kanetishoshek en sugulishek, nyolu keker kele kakicheng kondoik choton cheintosei komie en sugulishek amun angecheng kondoindet nemotindo kondo komie kobutokse sugulishek ok komuch koib kobutyo lagok anan kou lagok koba sugulit ake kobokomonut keker kele kakicheng kondoik choton chenin ako chetindo kaindonatet nekararan, koraa konyolu keker kele kokilibonji konetik rabishekwak en kasarta nenoton asikotesendai icheket konet lagok amun angot komakiliban koimuch komonyor lagok kanetet nekararan nyolu koraa keker kele kokirib sugulishek en tuguk chechang cheu omitwogik.

oloon komokyingee chi toretet en tugeet ab safaricom, komagaat koartogee inendet iih ak komwaita koimutik iih chegotindoo ak en yoton komuch kegeer elekitoretitoo en koimutik kyiik, nyolu koiboot chito lainit nemoche anan negotindoo koimutyeet iih anan ngo kot ngaleek chebo mpesa ko nyolu kogeer kole tindoo chito kipandenyiin iih nebo boror netoreti ketoret inendet iih en toretet nemokyingee inendet, ak koraa kotiyengee kele kogoimuut iih ainon negotindo chito asikwo tugeet nebo safaricom, kigoyai boishonik chegororon safaricom iih koityi kastomaeek kyiik ago kigotoo tugoshek cheterter, che angotindoo chi koimut iih kobendii tugoshek choton ak koimuch konyoor toretet negomokyingee ichek, asiwe yoton iih konyolu itindoi lainiit ab safaricom.